Ekelio inkajijik. Elio iltung'anak, elio intoki naji Huduma Centre, elio ene Turkana, Huduma Centre e Turkana, Huduma Centre e Kibra, nelio Huduma Centre e Lamu, nelio Huduma Centre e Embu, netii irkeek, netii inkajijik, nelio sign board, ninche nalio.

elotu indamunot aiinei inchere keetae kuli oitoi naaidimi anotie ilomon neme entelepisheni anaa tv neme eredio neme sii esimu enkaina kake entoki naji social media indim anotie sii ninje ilomon tenijing' ormutandao. indim anoto social media iimu whatsapp iimu facebook iimu twitter iimu handle ninje inkulie oitoi.

elio iltung'anka le county ee Tana River, ishopo ninje kulo tung'anak uniform kajo keilaisiayiak oasisho teina county nidol egira amanaa egira ashipa eidimayu negira ena aasa te nkolong' ee madaraka ashu tenkolong' ake iyie lo sirua leina county eee Tana River elioo iltung'anak oibung'ita imbenderani nelimu ajo keninche loo ng'ae naa elio sii ninje anaa ketii kulie counties ake naetuo aparan, nepuonu ashipa kajo tenkata enkiguran naijo enoshi ee inter counties.

Enetipat oleng' ewangan tenetumi tengang', ore enduaata naa pee epiki ena siai indaonini pookin, nenare nipiki kando olbaribara paa tenelo nelotu intokitin kewarie nitum ilarewak loo garin, nitum iltunganak oo poito too nkejek aanoto ewangan tenkata enaimin. Aisidai oleng' ena siai tenitobirakini iltunganak.

Ore ena naa enkoitoi nabo ashu embenki nabo naidimi oltungani atabolo neshumie impisai enyanak. Ore ena naa keji post bank kesidai oleng' ena benki tenishumie iropiyiani inono iidim oltungani atushuma iropiyiani nikinjori loon tena benki neeku kaidim atejo nanu.

Intobiru ena, tenibung' enkine niyieng'. Nintayu inkiri nirishirish, aitayu inkirik enaa vile natiu. Nijing' osero nidung'u inkeek rongeni, nintipij inkutukie pokirare, nirukoki taa inkirik. Nilo au eremet, niun aitobiraki. Ning'oru irkeek niinok enkima, ning'asa aisho enkiipiip eishunye, pa incho eeku nkuk ake. Piun inkiri, nintobiraki akurroki, petum enkima aima aitobiraki.

Ore ena naa endaa natumi tenidipi aateyieng' enkine, keji ena munono ore tene naa nkiri naateyieraki nitushulakini nkuashen nelioo nkiri nelio iltung'anak nelioo isaanini naagirai aoriki iltung'anak endaa ena namelok oleng' eyieri kuna kiri aikaush teilata neworiwokini taa ilewa endaa ena nanya ilewa torpull eniidip eyiang'are, ninye olekoisiaayio elelo pookin ooteyieng'ishote tina dama.